E ogandagi chalo gima tiegore e yore mopogore opogore mar pur, nikech kwang'iyo tokgi kocha to waneno hema mahema maiketo pidh mopogore opogore machalo kaka nyaka nyanya gi alode mamoko. Kawachak wang'iyo gi e tokgi kono, tokendo waneno paibe mabende ke pii e puodhono. To kwang'iyo kaka giloso gichalo gima gitiegore mondo giyud lony manyasani, kata lony mopogore opogore mar pur kata pith manyasani. Kwang'iyo oganda moko bende oting'o ng'we yamo kanyo. Chalo gima giwilo namba kata chalo gima girango gimoro e mbui manyalo konyogi e yor tiegruok magitimono. To kawang'iyo kocha tobende waneno ka oganda machielo, ng'at machielono to bende chalo gima lero. Olero gima nyalo timore kata manyalo konyogi e pur margi. To machielono to ochung' ka kendo osidho kalam e ofukone maber kotimo winjo owinjo kaka ilerone gimatimore kanyo. Mano en lony manyasani mar pur mosebiro matimore, nikech kwang'iyo kata tangi mae tokgi cha to tangino oting'o, mano tangi pii.

Ma en kar yudo chiemo ma iluongoni Novotel kata orofa maduong' maber mochung' mantie gedo mopogore opogore. Ka kuonde moko ntiere magawa, kuonde moko ntiere apisi, to kuonde moko nitiere kuonde ma jii tiyo mana tijegi mopogore opogore kaka suko. Orofa machal kama ting'o gik mopogore opogore makonyo oganda e tijgi mapile kapile.

Ma majand lum, majand lum en majan maber manigi arufu maber maiketo e chai mondo oket chai koro yuawa maber, kawamadho to wawinjo mayom. Majand lum thothne ipidhega e dala kaka maua, kata jomoko bende pidhe gi pidh mopogore opogore. Ka majand lum to nigi dhagruok achiel ni gihero thuond alum. Thuond alum ohero pondo e majand lum. Ka thuond alum odonjo e majand lum mobedo kanyo, onyalo chuoi kwiri marach sama idhi pono majand lum mondo koro itedgodo chachi, nyachachi moro kata mondo itedgodo nyorungini moro. Majand lum, thothne ji dhi to pudho ka ng'ato, bang' ka isepudhe to imbe ikawe idhi ipidhe e dalani. To kisipidhe e dalani tobe obeda beda maduong' maber, ma inyalo poge makendo ipang kode laini mochala chala maua maber mana e dalani kanyo.

Ma paka kata mbura mabende tuge yiend mariwa. Ka irango maber to mbura gibedo ga gimor mopogore opogore makata. Mang'enyne gin mbura matindo, mbura matin ka ingodo e ot to en mor sechete, nikech koneni to tugo sate. Koro mburani osechopo nyaka e yiend mariwa, kendo koro otimo mor mare kolwenyo yiend mariwano, kendo oridore olwenye toridore. Mano morne makende makendo okodwarni ng'ato ang'ata odhagne morne no. Kawang'iyo puodhono be waneno ka jakomo okomo gik mopogore opogore, nikech waneno oganda piny kanyo. Oganda man piny kanyono, okom okan to oloth. Kachak ang'iyo toke kocha bende aneno yiend it susa. Ka yiend avocado moro bende nitie kanyo makendo loth e yor ma nyangafu. It susa bende en alot mabe sechemoko wanyalokao miwatedi miwachamgo kuon maber.

Ma yiend kahawa kawang'iyo kaka yiend kahawa dongo, yiend kahawa dongo ka tiende mapiny ite mapiny landore moloyo ite mamalo kaka omedo lwenyo malo ekaka ite man gi piny bende medo ke. Kendo ka ing'iyo yien ni maber to en gi yo mopogore opogore minyalo purego nikech ka wang'iyo to oloth ma ogolo mauwa marochere kawang'iyo malo mogik to malo mogik cha to pod tindo maok nyal golo mauwa. Kaite man gi piny mokere kabisagi ema koro golo mauwa mabiro golo kahawa mawanyalo pono bang'e miwauysi kata miwalos maber miwatedgo chae. Yiend kahawa en yien molony ahinya yien maji olony ahinya e pidho kendo giwacho ni yien no nigi omenda maber. Ka wachako wang'iyo toke kocha to waneno yiende mopogore opogore ma mago to koro chalo miye mana geng'e kuom yamo mondo kik yamo goye mauwagi oluar piny.

Kae nitiere nyarombo kata nyadiel ma koka onyuol kata maikore ne nyuol nikech ka wang'iyo thunoni to thunoni nitiere kaka opong' maber gi chak machalo ni nyadiend ni kata nyaromboni ok nitiere ndalone mogik mag yudo nyodo kata mag yudo nyathine. To kwang'iyo iye bende iye chalo gima duong' kanyo to bende ka wang'iyo chien ne koni to chien ne koni chalo ni osebedo giikruok maber mar kama nyathine nyalo kale to kendo kwang'iyo thunoni to thunoni osebedo maduong' makendo thunoni koro dwa mana miye chandruok gi wuoth. To bende kwang'iyo to waneno ka thunoni nitiere gi nyathuno. Nyathunoni bende osechikore mana maber machalo gima orito nyiedho kata orito mondo nyathi obi odhodhe to ka nyathi odhodho nyathunoni to chak wuok manyalo konyo nyathi nyadhiang'no kata yathi nyadielni kata nyathi nyaromboni bende dongo maber eyo makare.